Mwene nyũmba, na ũrĩa wikaraga nyũmba-inĩ ĩyo, nomahote kwaranĩria, na kũbanga hĩndĩ ĩrĩa arĩrĩhaga rent nĩgetha mwene nyũmba nake akorwo akĩhota gwĩteithia na mbeca icio, na njĩra yagũtarĩria hĩndĩ ĩrĩa onaga mbeca ciake, nake mwene nyũmba atarĩrie hĩndĩ ĩrĩa arenda mbeca ciake cikorwo cirĩhĩtwo, nĩgetha ũrĩa ũraikara nyũmba akahota gwĩbanga na mbeca ciake, kũringana na hĩndĩ ĩrĩa acionaga, nĩgetha amenye kana nĩarĩhotaga kũrĩha nyũmba hĩndĩ ĩyo arendwo akorwo arĩhĩte. Oho, nomahote kũrũnga indo, kana nomahote kũrũnga maũndũ, marĩa marakorwo makĩmũhutia hĩndĩ ĩrĩa egũkorwo agĩikara nyũmba-inĩ ĩyo, na njĩra ya kwaranĩria na gũtarĩria mathĩna marĩa aragerera, nake mwene nyũmba ahote gwetha kĩhonia kĩa maũndũ macio, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa egũkorwo agĩikara nyũmba-inĩ ĩyo akorwo arĩ na thayũ, na nyũmba ĩyo ĩkorwo nĩ nyũmba ĩraikarĩka, ĩtarĩ na mathĩna oromothe, megiĩ ũgitĩri wake, ona kana mĩikarĩre mĩega.

Rĩrĩa ndathĩre kĩgomano itũura rĩa gwĩtũ, he ũndũ ũmwe wa bata mũno wa hanĩkĩre tondũ nĩ gwokĩre ataaramu maumĩte kambuni ĩmwe. Magĩũka magĩtũonia ũhoro wĩgĩe ũrĩmi wa waru, na ũrĩa tũngĩhota kũnyihia ngarama rĩrĩa tũkũrĩma waru, maũndũ megiĩ gwĩkĩra thumu warũ-inĩ nĩgetha tũgĩe na magethe mega. Oho, nĩ mambĩrĩe gũtũrehagĩra mbegũ cia waru, na magĩtũhe thoko nĩgetha wona twarĩkĩa kũgetha magetha maitũ, tũkamatwarĩra waru ciitũ. Ũndũ ũyũ nĩ ũtũteithĩtie mũno tondũ ngĩrĩma waru nĩ ngoragwo ngĩmenya kũrĩa magetha makwa ngatwara. Oho nĩ hotete kũona baida njega kuumana na ũrĩmi ũyũ wa waru, tondũ nĩ hotaga kwendia magetha makwa na njĩra hũthũ, ũgũo baida yakwa ngamĩona ĩcokanĩrĩire yothe hamwe ngahota gwĩkũria. Ũndũ ũyũ ũndeithĩtie na kũgũra kamũgũnda, na ona ica ikũhĩ nĩ ndĩragũrĩre ngombe, ũgũo no ndĩrathĩ ngĩandandũrũga ũrĩmi wakwa. Ũyũ nĩ ũndũ wandeheire kĩguni kĩnene itakarĩganĩrwo harĩ ũrĩmi wakwa.

Marĩhi kũhĩtũkĩra intaneti, mekwagĩrithia mĩako ya ũheani wa maũtungata ma thirikarai ya gĩcigo gĩakwa, na njĩra ya kũnyihia ungumania. Ungumania ũkũnyiha na njĩra ya atĩ, rĩrĩa marĩhi marĩhwo kũhĩtũkĩra intaneti, nĩkũgĩaga na rekondi njega, nakuonania andũ arĩa marĩkĩtie kũrĩha, oro oũndũ ũmwe na mũigana wa mbeca iria ciarĩkia kwamũkĩrwo, ũguo ũndũ ũyũ nĩũkũrehe waragania na wũigĩrĩrĩki thirikari-inĩ, ũguo kũnyihia ungumania. Mbeca iria cikwamũkĩrwo, rĩrĩa ungumania wehera, nĩikũhota kũhũthĩka wega maũtungata-inĩ ma mũingĩ, hatarĩ kĩhĩngĩca ogĩothe, kuona rĩu nonginya thirikari ĩhũthĩre mbeca icio gũcicokia thĩinĩ wa wonjoria wa bũrũri, kana wonjoria wa gĩcigo gĩakwa, ũguo andũ makahota kwamũkĩra maũtungata na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Ũhoro wa kũingĩrĩra ũhũthĩri wa nenda kũhoya na kwerũhia marũa ma wĩra gĩcigo-inĩ gĩakwa, nĩũhoro ũngenetie mũno makĩria. Wambere, nĩ ũhoro ũteithĩtie harĩ kũhonokia mahinda, tondũ mũndũ ndarabatara kuoha thabarĩ atĩ nĩguo oimagare athiĩ akerũhie marũa make ma wĩra. Oho, gũtirĩ raini mũndũ arakorwo akĩbanga, na mũndũ arakorwo akĩrĩhĩra marũa make, arĩoharĩa arĩ hatarĩ gũtinda akiumagara. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ ũhoro ũteithĩtie harĩ ũigĩrĩrĩki, oũndũ ũmwe na kweheria ungumania, tondũ hĩndĩ ĩrĩa twahũthĩra nenda, nĩkũgĩaga na rekondi njega, ũguo kũrehe ũigĩrĩrĩki mĩhũthĩrĩre-inĩ ya mbeca ya thirikari, tondũ rekondi cirĩho ciakuonania mbeca iria ciarĩhirwo, oũndũ ũmwe na andũ arĩa marĩhire. Oho, ũndũ ũyũ nĩũtaithagia, harĩ gũkorwo gũtigĩrĩra atĩ thirikari nĩ ĩramenya andũ arĩa marĩhĩte, oro ũndũmwe na arĩa matarĩhĩte marĩhi mao makwerũhia marũa, ũguo makahota gũkinyĩrwo na njĩra ya ũhũthũ.

Mathomo ma kũhĩtũkĩra intaneti nĩ mega gũkĩra mathomo ma kĩrathi-inĩ, tondũ wambere, mũndũ no ahote gũkorwo agĩthomera handũ o hothe bata akorwo arĩ na thimũ kana mũtambo wĩ na itaneti. Oho, mũrutwo no ahote gũkorwo agĩthoma ihinda o rĩothe na okorwo ndananyita no acokere kĩrĩa athoma kinya ahote kũnyita wega. Wa kerĩ nĩ atĩ, mũndũ no ahote gũthoma arĩ o kũrĩa arĩ, ũndũ ũrĩa ũteithagia mũno harĩ gũtigĩrĩra ona andũ arĩa marĩ na mawathe nĩmahota gũthoma wega. Oho mathomo ma intaneti nĩmakoragwo na mbica, ũguo mũrũtwo akahota gũtarĩrio na njĩra ekũnyita wega, tondũ nĩarona mbica-inĩ ũrĩa mũrutani aratarĩria. Oho, mũrutwo nĩahotaga kũgĩa na mũtugo mwega wa kũiga mathaa kuona ndaratinda akĩrũmĩrĩrwo nĩ mwarimũ wake atĩ nĩguo akorwo agĩthoma.

Ingĩona atĩ gũtirĩ na netiwaki gĩcigo-inĩ gĩakwa, nĩguo kũhũra riboti ya ũndũ ũyũ kurĩ kambuni yakwa ya ũtungata wa thimũ, ũndũ wa mbere ũrĩa ingĩka nĩ kũgeria gwetha handũ harĩ na intaneti, ni getha kũgeria kũingĩra apu-inĩ ciao nĩ getha kũgeria kũmakinyĩria ndũmĩrĩri ĩyo. Oho nongerie kũgerera ng'enda ciao cia ũkinyanĩria na ndĩmandĩkĩre ndũmĩrĩri ĩyo. Okorwo ti ng'enda cia ũkinyanĩria, no ngorwo hihi ngĩthiĩ website inĩ yao nĩguo kũmatarĩria ũndũ ũcio. Oho, no ngerie kũhũra namba yao ya thimũ kũhũthĩra netiwaki ya kambuni ĩngĩ nĩ getha hote kũmatarĩria ũhoro ũcio. Ũndũ ũcio ũngĩ wa gatatu ingĩgeria gwĩka nĩ atĩ no ngerie gũthiĩ kũrĩ nduka ciao cia ĩjenti, nĩ getha ndĩmatarĩrie ũhoro ũcio nao mahote gũkinyĩria wobici nene atĩ gĩcigo gĩakwa kĩrĩ na thĩna wa netiwaki nĩ getha mawethere kũhonia.

Hĩndĩ ĩrĩa mũigana wa maembe marĩa marendio thoko-inĩ wongerereka, thogora wa maembe ũcenjagia na njĩra ya atĩ, thogora wamo nĩ ũgũaga, kuona maembe marĩ kũndũ guothe. Kwa mũhano, hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na kĩmera kĩa maembe, thogora wamo nĩ ũthiaga thĩ, tondũ maihũrĩte thoko-inĩ. Ũguo andũ othe nĩ marahota kũmakinyĩra hĩndĩ ĩrĩa maramabatara, ũguo thogora wamo ũkagũa.

Hĩndĩ ĩrĩa thirikari yaheana ũteithio wa indo cia thogora wa thĩ, ũndũ ũyũ nĩũteithagia harĩ kũigananithia mbei cia indo cia ũrĩmi, kuona arĩmi matihũthĩraga mbeca nyingĩ hĩndĩ ĩrĩa mekũrĩma indo ciao. Kwa mũhano, hĩndĩ ĩrĩa arĩmi maheyo bataraitha ya thogora wa thĩ, matikoragwo makĩhũthĩra mbeca nyingĩ kũgũra bataraitha, ũndũ ũcio ũgagĩteithirĩria kũgũithia thogora wa ũrĩmi wao, na koguo hĩndĩ ĩrĩa matwara magetha mao thoko-inĩ, no mahote kũmeendia thogora ũrĩ thĩ, na mahote kuona bainda yao, ũguo ũndũ ũcio nĩũteithagĩrĩria harĩ kũigananithia mathogora ma indo cia ũrĩmi.

Nĩ ma tekinoronjĩ nĩteithitie kuonekana na ihenya kwa marũa ma gũciarwo, ma kũhikania oro ũndũ ũmwe na marũa ma gũkua, tondũ nĩkwarehirwo mũtambo wa eCitizen, ũrĩa ũhũthĩtie mũtaratara ũcio na njĩra nene. Wa mbere, mũndũ no ahote kũihũria marũa maya intaneti-inĩ, ategũbatara gũthiĩ wobici-inĩ cia thirikari. O ho marĩhi matũmagwo kũhũthĩra thimũ, ũndũ ũrĩa ũhanĩkaga na njĩra ya ũhũthũ mũno. Ũndũ ũrĩa thirikari ĩngĩka nĩguo yagĩrie motungata maya ona makĩria, nĩgũteithĩrĩria gũkinyia intaneti icagi-inĩ, nĩguo ona aikari akuo, makenerere tekinoronjĩ, matekũbatara kumagara nĩguo kwamũkĩra motungata ma bata. O ho thirikari no ĩthomithie andũ bata na ũguni ũrĩa umanaga na kũhũthĩra tekinoronjĩ. Hamwe na ũguo, thirikari no ĩteithia na njĩra ya gũtigĩrĩra ũgitĩri wa mũingĩ nĩwekĩrĩrwo, kuona ona mĩkora no ĩrahũthĩra tekinoronjĩ, nĩguo kũhenia andũ na gũcoka kũmaiya.

Gĩthomo kĩa yunivasĩtĩ nĩkĩagĩraga kumana na maũndũ matiganĩte, marĩa macangagĩrwo nĩ nenda cia gũthoma. Wa mbere, arutwo othe nĩmahotaga gũkinyĩra mathomo, marĩ o kũrĩa marĩ, nginya arĩa marĩ icagi-inĩ cia thĩini mũno, ũndũ ũrĩa ũrehaga ũiganania gatagatĩ ka arutwo, kuma icigo ciothe cia bũrũri. Wa kerĩ, arutwo nĩmahotaga kũbanga mathaa marĩa mũndũ angĩhota gũthoma, kogwo gũteithia ona arĩa marĩ na bamĩrĩ, na arĩa marĩ na mawĩra na nĩ marenda gũthoma gũkorwo magĩthoma na njĩra hũthũ. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ atĩ nenda cia gũthoma, nĩiteithagia kũhonokia mbeca kwona mũrutũo ndarabatara tigiti nĩguo athiĩ kĩrathi, ona kana kũrĩha nyũmba ya gũikara kũona arathoma arĩ o muciĩ kwao. Oho cukuru cia yunivasĩtĩ, nĩcihotaga gũthomithia arutwo aingĩ mategũbatara gwaka irathi ingĩ, kwona marathomera nenda-inĩ.